Eh en adieri ni jopuonje oseikore gi gigo mag somo manyasani kendo giikore makare mar tiego nyithindo kaluwore gi somo masani ma iluongo ni CBC gi dho ngere, giikore maber gigige mag somo manyasani kaka simu maginyalo manyogo gik moko ma opogore opogore machalo kata kaka video mar konyo nyithindogo gi somo maber kendo ging'e gigo ma gitimo. Bende gikonyogi e gigo mag dala nikech somo manyasani siro weche mitimo kod lwedo. Bende gimedore e tiegruok kata kaluwore gi teknoloji mantie sani, gitiyo gi laptop, kompiuta kendo gin gi rang'iny mamalo ahinya bende giikore mar konyo nythindogo eko giyud ngima gi mabiro.